Karango pichani taneno geche aila mopogore opogore. Aneno bas, aneno loche, aneno kod geche mathisothiso. Giriedo lain mang'eng' kendo gipong' e ndara kae kagimilo toch makwar e tokgi. Aneno ka ndara en ariyo ntiere madhi malo ntiere madhi piny. Madhi malo opong' kabisa kendo madhi piny be opong' kabisa. E dier ndara ka aneno kopidh gikmoko kendo abiria wuotho kanyo.

Karango mbele na taneno wach malich kabisa, aneno ka mach liel e ot koya e cupboard kadhi malo kendo majno lich kabisa. E rumni aneno kitanda kendo be aneno ka en ot maber kabisa lakini aneno ka mach wang' mach madhuolore malo kendo wang' matek kabisa. Nitiere gikmanyalo kelo majni mang'eny, mokwongo ka gas dipo komuoch e odni, mar ariyo nikech aneno gimachal gi waya stima chalna ni stima omuoch ema wang' kabisa kae, to karango maber taneno ka onge dhano e iye kae mano ng'isowa maler ni gimanyo yo magiwuokgodo oko gidhi luongo joneg mach mondo obi one kaka konyogi. Gimanyalo temo wacho ni ji otem bedo motang' kaging'iyo ni okgiketo gikmachal kaka pi but wach stima manyalo kelo mach, mar ariyo be, ok otimnegi wiring mek wach stima ma en loose loose manyalo muoch.

E mbele na aneno jouso gi jo gi ja ng'iepo ka moro okwako chunygi kabisa e kit nyiero kata e kit goyo lak ma gigoyo. Aneno ka jouso orwako uniform maber ka, manyiso ni gin ma giuso ka. Aneno ka ong'ad ring'o kendo gin gi pala kae mae manyalo nyiso wa ni jouso gi timo tich mar uso ring'o. Kaduogo ang'iyo kae maber, aneno ka ogona ka koro taels .Ma ng'iso kit ler ma dhi mbele kae mondo gik moko obe obed kod ler ma kik hiny gik ma jang'iepo dhi chamo. Karango maber aneno CCTV ma kelo ng'iyo ni gik moko odhi maber kendo onge ng'ama nyalo kwalo gimoro kae sama jouso odok korgi kata dhi nindo lakini aneno ka tich madhi mbele kae en tich mar ohala mar uso ring'o kendo mor opong' e iye kabisa

E picha ma aneno kae, aneno ka mor ogundho kendo nitiere mor kuom kit nyiero ma ji nyiero godo kae. Gi kit to lak ma dhi nyime. Aneno ka owete, ma chalni nigi nyadhi ko girwakore motegno. Kendo ma gindisore, ka gibet e mesa, gilworore, kendo gibet e mesa kanyakla. Ka chiemo dhi nyime kae. E mbele kae aneno ka gin kod soda. Kendo aneno ka gin kod chiemo ma opogore, machalni gin kod ring'o be kae. Kendo aneno kuon. Kendo aneno ka gisetieko chiemo be aneno ka pi modho giketo kanyo mar modho. Aneno ka gigo mbaka, kendo gichal jo tich kumoro achiel, kata osiepe ma obiro kumoro achiel mondo gimor ka giriwo gi chiemo kendo ka gi goyo mbaka, kaka ginyalo endelea kod ngima. En mor mokalo, kineno ka kanyakla biro, kendo ji omor kumoro achiel. Mae kelo kanyakla mar oganda, kendo kanyakla mar owete.

E picha maneno, aneno ka owete kod nyimine kod polis obet e kiwanja moro gibet e kom plastik kendo oket tent. Gimabiro e pacha kaneno ma chalni oluong jodak mar kanyo gibi kumoro achiel e tent kendo chif kod askechege obiro nyisogi kaka nego gidag kod kwe, gimanego gitim kod gimanego kik gitim kendo be kagimoro otimore kik giluor chopo mbele mondo giwachi. Kanyo be chalni jodak be wacho gimatimore kumagidake, gmagiseneno maber gi marach gi kendo be gigo erokamano ne obila kuom kony mosemigi. Aneno ka ji obet mos kochiko itgi kendo gitang' kendo ging'iyo jawuoyono machal ni en chif mar gweng'no kendo giwinjo gichikjo itgi maber kagiwinjo gima olerne gi maber mondo gimaki gibigilu mondo gidag kod kwe e gweng'gi kagikonyore kagitimo gikmoko kanyakla.